Gĩikaro gĩkĩ nĩ kĩhĩmbĩritie ũtheru. Wũingĩ wa maĩ itũũra-inĩ rĩrĩ nĩrĩhotithĩtiĩ mahote kũhĩmbĩria ũndũ ũyũ na makahota kwamũkĩra wega gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Maĩ marĩa marauma nĩ maroneka nĩ maĩ matheru, ona, ona marĩa mamarigicĩirie nĩ maroneka nĩ matheru.